STEM osekonyo jonyuol mang’eny e aluora marwa ma kenya nimar jonyuol osebedo gi ng'eyo gima STEM en kendo kaka opoge kendo ma konyo gi ng'eyo ni nyathi ne nigi nyalo marom nade mar timo courses mondiki e okang' kokang'. Mae miyo gi yot nimar konyo nyathi yiero gima onyalo timo e ngima mare

Jogo matiyo e apara apaya osemiyo ji mang'eny owito ngima gi kwa chako ng'iyo mokwongo, polise machung' e bath ndara kachoko usuru kuom geche nitiere gigo mang'eny mok gingi' e gari kata chal mar gari. Bang'e kose migi pesa gibiro we gari dhi. To kok mabor to ibiro winjo ni gari no ero otimo ajali kendo ji mang'eny owito ngima mar gi. Machielo oganda esehinyore nikech piem ma e ndara. Jogo mariembo derepe kata jogo mariembo geche gilaw gimiluongo ni laini kata sa miyo giriembo gari e yo matek, e yo mokowinjore kendo ok ging'iyo ni jogo ma gitingo gin dhano e yi geche go eko ero. Mae osemiyo nyithindo, joma dongo, joma hikgi ni ediere owito ngima mar gi. Mae timore kwang'iyo ahinya kowuok e bad sirkal nimar polise kata jotelo kata mochung ne geche ok kaw saa gi. Gin gima ging'iyo en mana asoya.